Aa kadol irmatunda oopikitai atua embene ina adamu tesapuko otii atua ena pisha aa harvesting ormatunda enaake ee irmatunda oogirai aitayu tolchamba ninye adamu loonapitai ebaiki naa osokoni eyaitai.